Ũmithio wa mbembe ndũrarĩ mwega mũno mwaka-inĩ mũhĩtũku tondũ mbembe nĩ ciakũrĩte wega kana andũ aingĩ nĩ mahandĩte mbembe na cikĩgethwo mbembe nyingĩ. Rĩu ũndũ ũcio ũgakora he mũrĩmi mbembe ciaingĩha thoko-inĩ nayo nĩ yanyihire. Kana mbembe nĩ ciagũragwo na mbei nini kana na thogora mũnini mũno tondũ mbembe rĩrĩa ciaingĩhire rĩu andũ nĩ magĩire na kũndũ kũingĩ gwa kũgũra. Rĩu ũgakora kũrĩa mathiĩ kũgũra makagũra na thogora mũnini mũno. Rĩu ũgakora okorwo he mwendia he mũrĩmi nĩ ahinyĩrĩkire mũno. No harĩ andũ arĩa ta rĩngĩ magũraga mbembe na mũtu nĩ mateithĩkire mũno tondũ mbembe kana mũtu warĩ na raithi makĩria.

Thukuru wa airĩtu wa Lĩmuru nĩ ũmwe wa arĩa makinyire ngathĩ ya kĩbũrũri macindano-inĩ ma mwaka ũyũ ma nyĩmbo, na thukuru ũngĩ nĩ ũrĩa wa kĩmabũrũri wĩtagwo Alliance, Alliance onayo nĩyakinyire nĩyakinyire ngathĩ-inĩ ya kĩmabũrũri he nyĩmbo na nĩmainaga wega mũno na andũ nĩmakenire ũrĩa mainaga.

Gũcera bũrũri-inĩ nĩ kũrehete mbeca thĩiniĩ wa Kenya, tondũ rĩrĩa ageni moka Kenya nĩ maheaga on andũ a wĩra arĩa mamorũragia ningĩ nginya kũrĩa maikaraga icio nĩ mbeca matigaga kũu na marĩhaga wega, ũgakora nginya irio iria irarugwo kũu kwĩna andũ maandĩkĩtwo kũu na makagũra na makaruga wega na makagũra wega. He na ningĩ okorwo nĩ andũ arĩa maramorũria ũrĩa Kenya kũhana nĩ marĩhagwo na makamarĩha wega. O korwo nĩ kĩrĩa marona nĩ marĩhagĩra kũguo ũgakora ũtonga wa Kenya ukaingĩha kana ũkaagĩra makĩria.

Gĩthomo nĩ kĩndũ kĩmwe kĩhũthagĩra mbeca mũno bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, na wauma tuge he gĩthomo tũgathiĩ ũgima wa mwĩrĩ kana mĩrimũ. Mĩrimũ onayo nĩĩhũthagĩra mbeca mũno. Twauma ningĩ he mĩrimũ tũgathiĩ kwĩ kwĩ irio, irio nacio nĩcihũthagĩra mbeca mũno, na tondũ mbeca nocigĩkorwo ciage kũigana iria cirogotagwo cirogotagwo nĩ magoti Kenya, he mabũrũri maingagĩrĩra ta okorwo nĩ America nĩĩingagĩrĩra, okorwo nĩ China, China onayo nĩĩingagĩrĩra gũteithĩrĩria. Okorwo nĩ mabũrũri ma rũraya onamo nĩmaingagĩrĩra magatũteithia tondũ mbeca cia Kenya citingĩtũigana maũndũ macio mothe.

Kĩndũ kĩrĩa tũkuaga nakĩo indo iria tũgũraga nduka-inĩ nene gĩtagwo trolly, na wĩra wakĩo nĩgũteithĩrĩria tondũ nĩ kĩrĩ tũmagũrũ, gĩgateithĩrĩria gũkua tũmĩrigo tũingĩ okorwo nĩ gũtwara nja na nĩgĩteithagia mũno tondũ mũndũ ndanogaga no gũtindĩka akanyita agatindĩka, agatwara okorwo nĩ ngari enayo akathiĩ agekĩra hau thĩiniĩ.

Indo irĩa citarĩ cia bata harĩ arĩmi nocikorwe cina ũguni kwĩ mũndũ ũngĩ, uguo njĩra ĩrĩa ya kũgunĩka ya gũcokia indo irĩa itarĩ cia bata nĩ kũheana, ũkaruta kĩndũ kĩrĩa ũrona tĩ kĩabata, ũgakĩheana ta rĩngĩ nougĩtware kwĩ okorwo ni, kũndũ kũrĩa kwĩ ciana ciria citakoragwo na aciari, ũgĩtware kũu na nokĩhhote kũmateithia ta tuge nĩ nguo ũrona ta kĩratũ ta rĩngĩ gĩtĩnakũigana noũgĩtware kũu na gĩkĩrwe nĩ mwana ũngĩna ũgũo gĩgakorwo kĩnaũguni kũrĩ mũndũ ũngĩ ,ũguo niĩ nĩ ndĩrona ta rigwo kwagĩrĩire gũcokia indo iria itarĩ cia bata.

Mũndũ no ahote kũiga mbeca kuma, kana Mpesa-inĩ kwa ihinda rĩrĩa arenda agatũmĩra hĩndĩ ĩrĩa agĩa na bata wacio na ũcio no ũtonga. Ningĩ mũndũ no ahote kũruta mbiacara, ta rĩngi aige mbiacara, acoke auge mbiacara ĩyo arĩhũthagĩra Mpesa kũrĩhwo na mbiacara ĩrĩa aiga, na ũndũ ũcio naguo no wongagĩrĩra nginya ũtonga. Ningĩ he mbeca mũndũ angiuga, kana tũge mũndũ ena mbiacara na no atũme mbiacara ta rĩngĩ okorwo he mbeca cirendeka mbiacara-inĩ yake, no atũme kũhĩtũkĩra Mpesa na mbiacara yake ĩthiĩ na mbere handũ ha kũrũgama.